Ngaal pendo en Chandarana ngaitu koya awektai akalenchi nebo tuget kaya pendo . Koker inendet koti kawalwaan pendo anan kowekwan rabisiek. Aborchini inei akalenchi ya bendo sikoker ele tareton anan kokonan pendo age nekararan